Farese ariyo ekido marachar kod kido marateng' oketie kargi mar dak kendo aneno gari bende kochopo kae koting'o jal moro moruako law makwar. Nyalo bedo ni farese gi korka okel kargi ma ochiel gong'enge ni magibedie samoro ka imiyogi chiemo kata nyalo bedo ni kanyo kargi magibede kagiyueyo ka osetergi kwath kata kanosemigi chiemo. Bende aneno kae nyadendi moro nitie ka manyako ama ochung' kendo orango gi kuma gin tie nyalo bedo bende ni ma samoro nyalo bedo kata lak kata pap moro maduong' kuma ochiel kama okete faresegi nikech karango maber to nitiere kaka chal gima lee moro be nenore kanitriere gi mbele mabor kabisa, to ok ochal kagima en bende en faras e pap makama, aluora bende ler, polo aneno ka obedoi maler kendo nyiso kaka chal mar luasi bende nitiere eyorno maber. Kar kae lum maneno koloth kendo oti maber maralum, nyiso ni chal kagima koth bende chwe kendo chiemo yudore maber ne lee machalo ka faras maneno ka nitiere kuma ochiel man kod ong'enge ni endi.